Ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo kwa ũingĩ mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, tondũ wona ndarora mbica-inĩ ĩno haha, nĩ ndĩrona ĩno nĩ ngano, ngano ĩrĩa ĩ mũgũnda na nĩ ĩroneka ti ngũrũ tondũ ndĩrĩ ĩracenjia rangi, nĩ ĩroneka nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ ĩkũrĩte. Ngano nĩ ihandagwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, na andu nĩ magandaga ngano mĩgũnda-inĩ yao, na makahanda mĩgũnda-inĩ mĩnene. Ngano nĩ ĩteithagia mũrĩmi mũno tondũ wambere nĩ hũthũ kũrĩma, na ngano ũkĩrĩma ngano, nĩ ũkoraga mawĩra maingĩ mekagwo nĩ macini, koguo nĩ ĩhũthagia wĩra ũrĩa andũ mararuta. Ngano nĩ ĩteithagia mũrĩmi ningĩ tondũ rĩrĩa ekũhanda ngano, ĩkũre, nĩ ahotaga kuona irio ciake, na ningĩ nĩ ahotaga gũkorwo akĩendia tondũ ngano nĩ ĩrĩ thoko njega mũno gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ nĩ kũrĩ iganda nyingĩ cia mĩgate, na andũ nĩ marugaga irio iria irugagwo na ngano kwa ũingĩ, koguo nĩrĩ thoko nyingĩ, na nĩ ĩgũragwo wega, koguo mũrĩmi rĩrĩa ahanda nĩ athiaga akagĩa na baida nene tondũ wa ngano ĩno ĩkiuma mbeca nyingĩ. Ta rĩu no ũkore ikũnia rĩa ngano, nĩ rĩendagio kuuma ciringi ngiri ithatũ nginya ngiri ithano kũringana na rĩrĩa ũragũra na kũrĩa ũragũra.

Ũndũ ũyũ ndaũrora wega, nĩ nguona tarĩ ũrĩmi wa mĩanga, mĩanga ĩno ĩrĩa ĩronekana haha mbica-inĩ ĩno, nĩ ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ mũnene mũno, na nĩ ĩhandĩtwo na mĩtaro, na nĩ ndĩrona ĩhandĩtwo ĩ raini-inĩ. Ũrĩmi wa mĩanga nĩ ũkoragwo kuo gĩcigo-inĩ gĩakwa, tondũ mĩanga nĩ yendetwo mũno kũrĩo nĩ andũ, na nĩ ĩkoragwo ĩrĩ irio njega na cia kũguna mwĩrĩ, na ningĩ nĩ irĩ cama mũno. Ũrĩmi ũyũ nĩ ũthiaga ũcenjetie kũringana na mahinda, na ndarora gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũcenjetie tondũ tene andũ nĩ mahandaga mĩanga na marima, no rĩu nĩmacenjetie, makahota kũhanda na mĩtaro, na gĩtũmi kĩa ũndũ ũyũ nĩ rĩrĩ, rĩera nĩ rĩthiaga rĩcenjetie, na rĩmwe mbura ĩrĩa yamenyerete kuraga kaingĩ kaingĩ igathiĩ ĩnyihĩte, rĩu ũgakora no gũikare ihinda inene mũno gũtarĩ kũraura. Koguo andũ nĩ macenjetie magatiga kũhanda mĩanga na marima, makambia kuhanda mĩanga na mĩtaro, nĩgetha rĩrĩa kwara kana rĩrĩa mbura yaga kũigana, mũndũ no ahote gũthiĩ gĩthima-inĩ gĩake, kana ndemu-inĩ yake, akahota kũhũra maĩ na mbombo akahota gũitĩrĩria mĩtaro-inĩ ĩyo, nĩgetha mĩanga yake ĩgakorwo ĩ ya gũkũra ona gũtarĩ na mbura nene. koguo gũtirĩ hĩndĩ mũrĩmi ũyũ, akaga kũgetha mĩanga atĩ tondũ gũtinaura, tondũ nĩ akoragwo ebangĩte o gatene.

Ici nĩ imwe ya irio iria cikoragwo cie hũthũ kũharĩria, na ndarora mbica inĩ ĩno nĩ gũona mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũnyitĩte mbembe, na mbembe ĩno ĩcamũkĩtio ĩna makoni. Mbembe ici nĩ ikũraga mũno gĩcigo inĩ gĩtũ, na andũ na rĩrĩa ciarĩkĩa gũkũra andũ nĩ macitũaga mũgũnda rĩrĩa ĩtarĩ ĩrooma, magacoka magacie oya magathĩe magacirũga ũũ. Mbembe ici gĩcigo inĩ gĩtũ tũcietaga mĩtũngo, mĩtũngo nĩ ĩrĩo ciendetwo mũno nĩ andũ wa mbere nĩ tondũ nĩ irĩ mĩhũthĩre mĩnini mũno, kana nĩ ihũthũ mũno kũrũga tondũ gũtĩre mũndũ ũtagĩhota gũcirũga, ũthĩaga mũgũnda rĩrĩa mbembe yatuta ĩtarĩ ĩroma ũgatũa mbembe ĩyo ũgathĩe ũkamĩũnũra makonĩ maya ma igũrũ ũgatĩgĩa manini, ona ũngĩenda no ũhote kũmĩũnũra mothe ũgacoka ũkamĩoya ũgathie ũkamĩthambia ũgacoka ũkamĩikĩa thũbũria ũgaekera maĩ ũgacoka ũkamĩigĩrĩra riko ĩgatherũka. Ndĩ oyaga ihinda inene mũno kũhĩa tondũ nĩ ĩkoragwo ĩ mbembe njũwa, na mbembe njũwa tĩ ta mbembe nyũmũ, mbembe njũwa nĩ ĩhĩaga na dagĩka nini kwogwo ona ũgĩkoro wĩ mũhũtundũgũikara ihinda ihinda inene mũno ũtarĩte. Andũ nĩmaciendete mũno nĩ tondũ ngĩnya rĩrĩra ũmĩte mũgũnda wĩ mũnogũ, ndũgũtinda ũkĩharĩrĩa irio na njĩra nene no mbembe ici ũgũka nacio kũma mũgũnda, ũcitherũkĩe na ihĩe ũhote kũrĩa.

Irio ici nĩ irio cia mwanya mũno, ona gũtuĩka niĩ ndirĩ ndacirĩa kana gũciharĩria, no nĩ njiguaga andũ nĩ mathiaga magacitua tondũ nĩ gũkũra ikũraga ta mĩmera. Makunũ, nĩ irio cirĩagwo nĩ andũ anini mũno, tondũ ti andũ aingĩ moĩ ũhoro wa makunũ, na makunũ nĩ mamĩthemba mĩingĩ, nĩ kũrĩ makunũ matarĩ mega na mangĩkorwo me thumu harĩ mũndũ, na mangĩrehe nginya gĩkuũ mũndũ angĩtua kũmarĩa. Koguo rĩrĩa mũndũ akũrĩa makunũ, nĩ agũbatara kũmenya nĩ makunũ marĩkũ mega na nĩ marĩkũ marĩagwo. Andũ arĩa marĩaga manyamũ maya, nĩ njiguaga makiuga nĩ mathaka mũno, nĩ marĩ cama mũingĩ, nanĩ gũkaragwo makarangagwo, na no marĩanĩrio na irio ingĩ ta mũcere, ona mũkimo. Makunũ, nĩ makũraga kũndũ ngũrani mũno mũno kũrĩa gũtakoragwo na mbura nene na kũrĩa gũtarĩ heho. Nĩ makoragwo mena nutrients nyingĩ, cia kuongerera mwĩrĩ-inĩ, koguo nginya andũ arĩa marĩaga nĩ ũkoraga mena ũgima mwega mũno wa mwĩrĩ. Makunũ niĩ no nyende kũmarĩa no nĩ njiguaga guoya, tondũ ndirĩ ndĩramenya wega ũrĩa marugagwo, na ningĩ ndirĩ ndĩramenya nĩ marĩkũ marĩagwo na nĩ marĩkũ matarĩagwo. Koguo nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio niĩ nĩ ndĩtigagĩra gũthiĩ kũmatua kana kũmaruga, ona ingĩtua kũmona, ndingĩtica kũmoya kana gũthiĩ kũmaruga.

Irio ici nĩ irio cia mwanya mũno rurĩrĩ-inĩ rwitũ, tondũ haha nĩ ndĩrona hena mbebe na hena mboco citukanĩtio, igacoka igatherũkio. Irio ici nĩ cirĩagwo nĩ andũ aingíĩ mũno gĩcigo-inĩ gĩtũ na nĩ ciũĩkaine ta gĩtheri. Gĩtheri nĩ irio cia mũgĩkũyu kuma o tene, na nĩ hũthũ nginya kũharĩria, tondũ o ũria ũbataraga, ũbataraga gũkorwo na mbembe na mbosho, ũgacoka ũgaciĩkĩra thaburia-inĩ ĩrĩa ũrenda kũruga nayo, ũgacoka ũgacitherũkia no nĩ cioyaga kahinda karaihu nĩ guo ihĩe, Kũguo nĩ irio cirĩagwo nĩ andũ aingĩ biũ, na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, nĩ irĩ mĩrĩre ngũrani. Nĩ kũrĩ andũ macirĩaga ciĩ ta mokimo, kũrĩa macikimaga rĩngĩ mbosho rĩrĩa ciĩ nyingĩ gũkĩra mbembe, irio ici nĩ ihotaga gũkimĩka na igakorwo ciĩ mokimo mũthaka mũno. Nĩ kũrĩ andũ angĩ nao macokaga makongerera waru magacikima, igakorwo wĩ mokimo wĩna waru na nyeni ĩngĩ twĩtaga kahũrũra. Oho nĩ kũrĩ andũ angĩ macikarangaga cirĩ theri ũguo ihana, ũgakaranga na gĩtũngũrũ ũgacirĩa onaho na cikoragwo ciĩ thaka mũno. Ona ningĩ no ũhote gũciĩkĩra waru-inĩ, ũgacikaranga ciĩna waru nĩ getha nginya ageni akũ makarĩa irio makaigua makenete.

Ũndũ wambere nĩ tũĩ kauntĩ ya Garissa nĩ kauntĩikoragwo ĩgũmĩirwo mũno nĩ riũa rĩnene, tondũ kũu nakuo gũtikoragwo na mbura ya kũigana harĩ mwaka nĩ ũkoraga mbura ĩríĩ yurĩte nĩ mbura nini, koguo nginya gwĩka ũrĩmi mĩenainĩ ĩyo nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ mũritũ kũrĩ andũ aingĩ mũno, rĩu nĩ nguona arĩmi arĩa mehinyanagĩrĩria na makahota gwĩka ũrĩmi mũnini, nĩ mateithagia hanene mũno harĩ kũhũnia kauntĩ ĩyo ya Garissa na nginya harĩ kuongerera ũtonga wa kauntĩ ĩyo. Arĩmi aya kaingĩ ũkoraga mahotete kwenja borehole, iria mahũthagĩra gũitĩrĩria irio ciao maĩ, maĩ marĩa maumaga borehole inĩ icio, nĩ mateithagia arĩmi aya makahota gũitĩrĩria maĩ irio ciao, nĩgetha igakorwo itingĩhinyĩrĩrio nĩ riũa ona hanini, na hau nĩ mahotaga kũgetha onokorwo matikũgetha irio nyingĩ tondũ ti aingĩ mararĩma, iria nini makũgetha nĩ mahotaga kũrĩa kũu kauntĩ-inĩ yao, na iria ingĩ makendia na no menderie andũ a kauntĩ ĩyo kana makendia nja ya kauntĩ ĩyo, na rĩu mangĩtuĩka nĩ mendia nja ya kuntĩ ĩyo, kaũntĩ ĩyo nĩ ĩhotaga kũgĩa na ũtonga ũrĩa umanaga na ũrĩmi ũyũ. Koguo nĩ nguona ũrĩmi ũyũ wa mĩgũnda mĩnini kauntĩ-inĩ ĩno ya Garissa, nĩ ũteithĩrĩirie hanene harĩ kuongerera ũtonga wa kauntĩ ĩno na ũcio ũgakorwo ũkĩrĩ ũndũ mwega.

Ũhoro ũyũ wa gũka kana ũki wa bengi ĩno ya intaneti, nĩ nguona ũrĩ kĩguni kĩnene mũno kũrĩ andũ a bũrũri wa Kenya na thĩ yothe handũ ya rũma, kũringana na woni wakwa, bengi ĩno ya intaneti nĩ ĩhotithĩtie maũndũ maingĩ mũno makĩgacĩra, na to gũkũ bũrũri-inĩ , ona mabũrũri mau mangĩ, wa mbere ũngĩringithania na hau kambere, andũ nĩ maumaga o kũrĩa maikaraga, makahũthĩra mahinda maingĩ na mbeca ciao , nĩgethaĩ makorwo makiuma icagi-inĩ nĩgetha mahotee gũkinya mataũni-inĩ , tondũ bengi ici kaingĩ ciakoragwo ciakĩtwo kũndũ mataũni-inĩ, rĩu nĩ wakoraga mũndũ nĩ atee mahinda maingĩ , na nginya mbeca iria ahũthĩrĩte, nĩgetha ahote gũkinya kũu bengi-inĩ, no rĩu ũki wa mbegi ĩno ya intaneti, nĩ ũcenjetie maũndũ maingĩ mũno , tondũ rĩu nĩ ũkoraga mũndũ no ahote gũtũma mbeca , no ahote kũ withdraw mbeca arĩ o kũrĩa arĩ, ta rĩu nĩ ũkoraga ũndũ ũcio nĩ ũra save time mũno, tondũ nginya mũndũ wĩ nja ya bũrũri no ahote gũtũmĩra mũndũ wĩ bũrũri ũngĩ , kana wĩ bũrũri-inĩ wao mbeca na makahota kũigwithania ũrĩa mbeca ici igũkinya , ũngĩrora ũndũ ũngĩ, bengi ici cia intaneti nĩ ciũĩkĩtio mũno nĩ andũ, kana andũ nĩmaciĩtĩkĩrĩte tondũ nĩmakoretwo makĩona ũguni ũrĩa cirehete.

Nĩ buatĩrĩire mohoro marĩa marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya gwa kahinda ka mĩaka ĩigana ũna mĩhĩtũku, na nĩ nyonete kaingĩ nĩ kũgĩte na ũndũ wa ngaari kũhĩa, na ngaari nĩ ihĩaga nĩũndũ wa mathĩna maingĩ kana nĩundũ wa maũndũ matiganĩte, kaingĩ kũringana norĩa niĩ nyonaga, ngaari nĩ ĩhĩaga nĩ gũkorwo rĩngĩ ndereba nĩ aratwaraga ngaari ĩyo ũru kana ndaremenyagĩrĩra. Rĩu ũgacoka ũgakora rĩngĩ agĩtwara ngaari ĩyo nĩ arahotire kũgĩa na mũtino wa barabara, mũtino ũcio wa barabara rĩrĩa ngaari igĩrĩ ciaringana kana ngaari yaringa gĩkĩngĩ kana yagũa, ngaari nĩ ĩhũthagĩra maguta ma betũrũ na maguta maya nĩ manyitaga mwaki naihenya mũno, na koguo nĩ ũkoraga ngaari ĩyo macungĩrĩra nĩ yahĩa, ĩkahĩa na rĩngĩ ĩkoraga andũ ĩgathira. Ũndũ ũngĩ ũngĩtũma ngaari cihĩe, nĩ gũkorwo matereba kana ene ngaari ici, matiracithondeka tondũ ngaari nĩ ibataraga igatwarwo kĩndũ gĩtagwo service na ngaari nĩ ĩbataraga gwĩkwo service o thutha wa kahinda kanini. Rĩrĩa waiga ngaari yaku ũtagwĩka service, nĩ ũkoraga rĩngĩ nĩ ĩthũkĩtie indo nyingĩ nginya kũrĩa mĩenainĩ ya injini, na rĩu nĩ ũkoraga rĩngĩ no ũthiĩ ũguo, ĩcoke ĩnyite mwaki tondũ he indo itararuta wĩra, na macũngĩrĩra ũgakora ngaari yaku nĩ yahĩa.